Nitiere nyithindo apagariyo mochung' e ndara, kendo igoyo gi picha gi ja rum ma nyako. Nyithindo gi mor ahinya, kendo nyalo bedo ni gin nyithi kich ma ja rum ni emobiro konyogi. Kata nyalo bedo ni nyithindo gi odakie alwora kanyo, to kaka ne ginene gibedo mamor kendo gidwaro picha kode. Bathe kanyo be nitiere yiende ma ng'ato nyalo modo mondo dhi otedgo e ute gi. Kata nitiere yiende ma tiyo kaka yath, ma ka ng'ato tuo to madho.

Nitiere jotije ma obet e kom, kendo e mesa kanyo gin gi kompyuta ma ng'eny gi ng'iyo. Moko be nenore ka gima ging'iyo kamoro machielo, nyalo bedo ni tich mang'eny nitiere e kompyuta kanyo. Bathe kanyo be moko nigi kalam gi kalatas, chal ni gin gin gindiko lipot. Achiel kuom gi oting'o simu e lwete, kendo ong'iyo kamoro machielo. To bathe kanyo, nitiere bendera ariyo mar Amerika, kendo achiel to ting'o gik ma ntiere e bendera mar Kenya. Nyalo bedo ni magi jo Kenya ma tiyo ofis kae.

Ogor msalaba e korot, mano nyiso ni mae kanisa. Kendo jomochung' kanyo nyalo bedo ni gin jo kwaya, gichung' e sinagogi, moko oting'o maikrofon. Chalni giwer e Nyasaye, nikech moko be miel to moko pamo. Kendo nenore ka gima be gimor ahinya, nitiere techni ma menyo gi, ma miyo gi med wer ahinya. Kendo ka gipako Nyasaye, ka gimiye duong'.

Nitiere nyithindo ang'wen kendo ginenore ka gima ging'iyo mashin ma itiyogo kaka simu to en oduong'. Mashind ni ichajo nikech nitiere waya motude kanyo. Nyithindo ariyo orwako lewni mek skul ma nyithindo ma nyiri rwako ga. Bathe kanyo be nenore ni nitiere ng'ama duong', mae nyalo bedo japuonj gi. E mashin kae, chalni omigi tich ma giti gi japuonj ni. Kata ginyalo bedo ni gitemo tiyo go kata gipuonjore tiyo gi mashind ni. Bathe kanyo be nitiere kompyuta to onge ng'ama ngiye.

Nitiere nyithindo matindo morwako lep sikul, kendo ariyo kuom gi nigi mashin ma tiyo kaka simu to en oduong'. Kendo gitemo siemo gima gineno kanyo, nyithindo moko be ng'iyo kamoro machielo. Nyalo bedo ni ging'iyo tich ma jowetegi timo. Nyithindo moko olielo wigi, kendo moko okado wiye gi. Nenore ni giting'o bag e tokgi, ka moko be okoting'o. Nyalo bedo ni ipuonjo gi kakonego giti gi mashinde gi. Girwako sweta, ma nyalo nyiso ni klas kuma gintiere kanyo koyo ng'ich ahinya.

Nitiere chuo mochung' ei ot, kendo ginenore ni giae e din mopogore opogore. Moko orwako ogudu marachar e wigi, gin ginenore ka gima gin jo Muslimu. Moko be orwako lep pete, to achiel kuom gi orwako lawu marateng' kendo orwako rozari. To e ng'ute kanyo oketo lawu marachar kendo ogor msalaba, nyalo bedo ni en ja Kristo. Gibiro kanyakla mondo giwuoye weche dongruok, nikech achiel kuom gi oting'o buk e lwete. Gibiro ng'iyo kaka ginyalo dongore kanyakla kaka oganda, maonge pogruok mar dini ma miyogi ok giwinjre.

Mine gi chwo ochokore e tie yiende ma kelonegi tipo. Ng'eny gi nenore ka gima gibet e kombe mek plastik, to jotendgi obet e kombe mek chuma. Moko be ochung' nikech kombe oremo gi, achiel kuom jogo ochung' to temo ka gima owacho gimoro to ji winje. Nyalo bedo ni gichokore kae mondo giwuoye weche dongruok kata weche ma miyo gi ok gibed gi dongruok. Girwako lewni mopogore opogore, mano nyiso ni gia e anyuola mopogore opogore. To bathe kanyo be nitiere gari ma chal ni achiel kuom gi obiro go. To ng'eny gi obiro kanyo ka wuotho. Yiende manitiere kanyo gin rolum ahinya, manyiso ni gin giyudo koth maber.

Nitiere nyiri ariyo kendo achiel kuom gi obet e kom, to be kendo orwako suti marateng' gi sati marachar. Onenore komoro tong'iyo nyako molielo wiye morwako lawu marakwaro, to kendo oting'o sinia e lwete man gi okombe. Nyako no miye okombe achiel mar glas, moting'o gimoro e iye. Kendo ginenore ka gim gimor gin te kaka ging'iyo re.

Kor acham wan gi Kalonzo Musyoka ma en jatelo mar Wiper Party. E diere wan gi Rigathi Kachagwa, mane en jalup president mar Kenya, WIlliam Samoei Ruto. To kor achich, wan gi Eugine Wamalwa, ma en jatelo mar DAP K party. Gin te gin jotelo e Kenya kae, to kendo gin te gipingo serekal mar Kenya ka.

Ing'ado avokado e diere, kasto igolo nya iye cha tiwito oko. Ipilo achiel kuom avokado no, kasto ing'ado matindo tindo e san. Kon achiel mar ovakado ing'ado to isonyo ba sonyre maber, kasto itedo michele. Iketo pi maromore gi mchele midwaro tedo, ba chiegi. Ka pok ochiek tinya medo pi. Waru be ing'ado pote, kasto ing'ade matindo tindo kise pile. Iketo iketo ring'o mondo ochwakre, kasto kosechwakore, ing'ado nyanya gi kitungu gi mo ichielo maber. Kasto iketo ring'o no gi waru i no, ka gisechiek titoko gi e san.